Nyanya ciambaga ĩkagethwo ĩtaneruha wega nĩgetha itigathũkange, na ĩkĩgethwo ciĩkĩragwo kiratĩ-inĩ nĩgetha ĩkona gwa kũhuhĩria. Ĩgĩtwarwo kũrĩa ĩratwarwo nĩĩbatairwo nĩ kũmenyererwo mũno, nĩgetha ĩtikagũthane ciambie gũthũkanga kana kũgĩa na ĩronda. Ningĩ ciakinya kũrĩa ĩrathiĩ-rĩ nĩ ĩbatiĩ gũcagũrwo ĩkaigwo ĩria njĩru mũno mwanya, na ĩria ĩtarĩ njĩru mwanya. Na citigagwo na kĩndũ kĩngĩ rĩngĩ ta marigũ meru kana kĩndũ kĩngĩ kĩreruha nĩgetha itikeruhange. Ningĩ ũndũ ũngĩ nyanya ciakagwo nĩ atĩ citigagwo riũwa-inĩ, tondũ riũwa nĩrĩtũmaga cĩiruhe mũno. Mũndũ e nyumba agĩrĩirwo nĩ gũciga handũ hena nduma.

Nĩnyendete gũcimba tondũ nĩ nyendaga kwĩrutĩra maũndu makwa ma ũrimi marĩa mothe ingĩhota, no tondũ ndĩnamũgunda mũnene nĩnjethaga andũ agũka kũndeithĩrĩria ngamarĩha kĩbarũa kĩa omũthenya, hĩndĩ ĩrĩa turacimba nĩtũrikagia wega nĩgetha twatua gwikĩra thũmurĩ, tũkairũgũthania tĩri ũcio wega ũgaikara wĩmũnoru, nohĩndĩ ĩrĩa kwĩna thangari, ningĩ nĩjethaga mũndũrũme wagũka kũmĩenjera tondũ ĩyo nĩkoragwo na wĩra mwĩingĩ itahotaga kũrũta.

Ũrĩithi wa ng'ombe ma mũno mũno iria cia kĩndũire rĩ kaingĩ ikoragwo mĩena ya bũrũri kũrĩa kũmũ kũndũ andũ matangĩhota kũrĩma irio na ũkoraga mũndũ ũmwe arĩ na ng'ombe nyingĩ no rĩu thĩna ũkoragwo atĩ ng'ombe ici itirĩaga kĩndũ gĩa kũigana rĩngĩ ona maĩ itirona ma kũigana kwoguo ona mũndũ arĩ na ng'ombe igana rĩmwe rĩ ona angĩtua kwendia ndangĩendia na mbei njega, rĩu ũrĩa mageragia gũteithĩrĩrio rĩ nĩ kwĩrwo manyihanyihie ng'ombe no ti othe metĩkagĩra.

Nĩ ũndũ wa bata mbeũ njĩthĩ kũingĩra gĩkundi gĩkĩ gĩa youth cafe tondũ nĩkĩ mathomothagia maũndũ maingĩ, wa mbere nĩatĩ nĩkĩ marutaga maũndũ megie ũtongoria ningĩ gĩkamaruta maũndũ mangĩka kwao nĩgetha matuĩke a kũhota gũkũria kũrĩa maumĩte ,wagatatũ nĩ atĩ nĩ mamathomothagia maũndũ megie biacara nĩgetha mũndũ angĩkorwo nĩ arenda kwambĩrĩria rĩ akamenya nĩ atĩa na atĩa angĩka nĩgetha ĩthereme na angĩkorwo mũndũ arenda gũthiĩ wĩra wa kwandĩkwo rĩ nĩ mathomithagio ũrĩa mabatairwo nĩ gũikara nĩgetha mũndũ agakorwo arĩ mũruti wa wĩra wa bata

Gwakwa nĩnyenjete gĩthima na nĩkĩo hũthagĩra hĩndĩ ĩrĩa ndĩrarĩma kwarĩte mũno mũno ngĩrĩma nyanya kana mboga, rĩu ũrĩa njĩkaga nĩ atĩ ngoragwo na ndũthi ya mũthemba wa money maker, na nĩyo ĩyo hũraga maaĩ ngamambatia nginya harĩa handĩte indo icio, nakũo, hakũhĩ na nyũmbaĩ, nĩhandĩte tũnyeni na ngahanda itũngũro icĩo nacĩo no gũkũwa ngũwaga maaĩ na ndoo, ngathĩe ngaitĩrĩria otũnini tũnini na gĩkombe ngĩnya ngarĩkĩa.

Njĩra ya gũitĩrĩria maĩ ĩria nyendete mũno na nĩyo hũthagĩra kaingĩ mũgũnda gwakwa-rĩ nĩ kũhũthĩra nduthĩ ya money maker. Ĩyo no betũrũ njĩkagĩra ngaikũrũkia gĩthimainĩ ngahũra maĩ na ngambatia ngĩnya kũndũ kũnene na kwabatĩrĩru kũndũ rĩngĩ ĩtangĩhota gwĩkuĩra maĩ na ĩkahotithia nginya kũrĩma hĩndĩ ĩrĩa kwina riũa nĩĩ ngakorwo na nyanya, ngakorwo na mboga, ngakorwo na ĩtũngũrũ. Rĩmwe ona ĩngĩũna mbembe cĩakwa nĩĩgũthoka-rĩ nĩhũraga maĩ nayo.

Gũitĩriria maaĩ nĩ gũteithagĩrĩria mũno harĩ gũciarithania irio nyingĩ, tondũ wa mbere, mũndũ nĩahotaga kũrima nginya hĩndĩ ĩrĩa kwarĩte mũno , angĩkorwo wina maaĩ ma kũhũũra gũtirĩ hĩndĩ we ũkaga kũrĩma, na kwogwo gũtirĩ hĩndĩ ũkaga irio na rĩmwe mũndu nĩ ahotaga nginya gũkoragwo na irio cia kwendia. Wa kerĩ nĩ atĩ, kwĩ hĩndĩ mbura yuraga na hĩndi ĩgakorwo ndĩnaigana kana ĩgathira tene. Koguo mũndũ angĩgĩthĩe na mbere na, na gwĩitĩrĩria irio iria arahandĩte maaĩ nĩarĩhota kũgetha njega kana nyingĩ ingĩ, kũrĩ mũndũ ũria ũtanongerera maaĩ mau ma gwĩitĩrĩria.

Nĩĩ mwene ndĩũthaga kamarĩ, no nĩ ũndũ ngoragwo menete mũno tondũ arĩa ndanona matindaga magĩũtha-ri, gũtirĩ hĩndĩ mũndũ akoragwo na mbeca, hĩndĩ ciothe athiyaga ĩgathirĩra kuo na agacoka ũrĩngĩ nĩngĩ akahũthĩra ĩngĩ. Koguo nyonaga ũhana tarĩ mũrimũ mũndũ arwaraga, na wahota gũkora nginya mũndũ ahũthĩrĩte mbeca ta cia bithi kana ona ciakũrĩha nyumba agatigwo atarĩ kĩndũ na no aracoka kuo. Koguo ũyũ nĩ ũndũ ngoragwo menete mũno makĩria.

Wĩ mwega? Niĩ ndahingũrire akaunti ya Equity mwaka wa ngiri igĩrĩ na mĩrongo ĩrĩ, koguo nĩ ngoretwo ndĩ memba wa bengi ĩno kwa ihinda rĩa mĩaka ĩtano. Rĩu rĩĩ, ngũkĩte nĩgetha mũndaithie na ũhoro makĩria wĩgiĩ kũoya ngombo gũkũ, tondũ no nyende kũmenya maũndũ maingĩ ũna, menye nĩ mbeca cigana ingĩhota gũkomberwo, na nĩkĩĩ na kĩĩ ingĩbatara na oho rĩba nĩ mbeca cigana, na ona ihinda rĩrĩa ngahũthĩra nĩ mĩaka ĩigana kana mĩeri ĩigana ngabatara nĩgetha hote gũcokia mbeca icio.

ĩno nĩ macini ya kũrĩhĩra parking ya ngari , na kaingĩ cionekaga kũndũ kwĩna matuka manene, nĩ ndĩmĩhũthĩrĩte maita maigana ona, na nĩ nyonaga ĩrĩ njega tondũ, wa mbere mũndũ ndaikaraga ho, kuguo nĩ ĩtharaga mathaa, na nĩ ĩhotithagia mũndũ kũrĩha na thimũ kana kandi, koguo to mũhaka ũkorwo wĩna mbeca mũhuko, no hĩndĩ ĩrĩa kwĩna ngari nyingĩ mũnorĩ, rĩmwe nĩ mũikaraga mũngĩkahingĩrio na ũkona ta yatũma wĩikare mũno.

Nduka ya chemist nĩ ĩkoragwo ĩrĩ na bata mũno, tondũ o na maita marĩa maingĩ andũ nĩ kuo magũraga ndawa kũrĩ gũtinda mũndũ agĩthiĩ thibitarĩ. Angĩkorwo nĩ mũrimũ ũtarĩ mũnene rĩ, rĩngĩ nĩ homa, rĩngĩ nĩ handũ ũreethũa, rĩngĩ nĩ kĩronda, mũndũ nĩ athiaga, ũgatarĩria nĩ kĩĩ ũraigwa na ũrĩa ũhana, na ũkaheo ndawa. Ningĩ rĩmwe o na mũndũ nĩ athiaga thibitarĩ na ũgakora ndawa iria ũkũbataraga gũtirĩ, kwoguo ũgathiĩ ũkagũra chemist -inĩ. Kwoguo nduka cia mũthemba ũyũ nĩ iteithagia mũno.

ĩno nĩ nduka ya Safaricom na ĩheanaga motungata mothe megiĩ raini cia Safaricom, mũndu ũngĩbatara raini njerũ okaga gũkũ, mũndu rĩngĩ ũtete raini yake na nĩarenda gũcokerio namba oro ĩyo, agooka gũkũ, ningĩ mũndũ ũrenda kaũndu gothe kegiĩ M-pesa kana nĩkwĩyandĩkithia, kana rĩngĩ, nĩ thĩna ĩnagwo ũtaramenya nĩkĩ mũndũ okaga gwetha ũteithio gũkũ ningĩ nĩmendagia, thimũ cia Safaricom, na imwe na ikoragwo cirĩ cia gũkobithia kwoguo mũndo no aheo thimu urĩhage o kahora kahora.

Mũndũ akĩhũra thimũ kuuga atĩ ena thĩna wa intaneti kũrengeka kaingĩ rĩ, wa mbere ũrĩa ingĩenda kũmenya nĩ thĩna ũcio rĩrĩa wambĩrĩirie, na menya kana nĩ gwake tu ĩrarengeka kana kwa andũ arĩa angĩ mamũkuhĩrĩirie nĩ kũrarengeka. Ningĩ tũmenye kana nĩ harĩ ũndũ ũrahanĩkĩte nĩgetha yambĩrĩrie kũrengeka, rĩngĩ nĩ kũraurĩte mbura nene. Ndarĩkia ũguo, nĩ mũndũ ingĩmwethera mũtaaramu wa kũmũthondekera nĩgetha athiĩ kuo, arore na amenye nĩ kĩĩ gĩbatairwo nĩ gũĩkwo.

Wĩmwega, niĩ njĩtagwo Caro na hũthĩraga ũtungata wa Safaricom, mũbango ũrĩa wa kũrĩha thutha wa kũhũthĩra, nĩngoretwo na mũbango ũyũ miaka mĩingĩ, no thikũ ici marĩhi nĩ mathiĩte igũrũ mũno, na ndiramenya gĩtũmi nĩkĩ, rĩu ũria ngwendaga rĩ, nĩ ũndarĩria wega kana nĩ thimũ ndĩrakĩhũũra mũno ĩĩ, kana nĩ ndũmĩrĩri ndĩrandĩka nyingĩ, kana nĩ intaneti ndĩrahũthĩra kaingĩ, tondũ ndiramenya wega nĩkĩĩ gĩtũmĩte mbeca ici ithiĩ igũrũ ũguo.

Wĩ mwega, nie njĩtagwo Carol, na mũthenya wa iyo nĩndathire nduka-inĩ yanyu ya taũni ĩrĩ ĩkoragwo Tom Mboya na ngĩgũra thimũ ya Tecno. Ndendaga thimũ ya kũruta wĩra nayo ndĩ nyũmba, no kuma hĩndĩ ĩyo rĩ thimũ ĩno ĩna thĩna wa kũnyita intaneti. Rĩu ndiramenya ũrĩa ngwĩka nĩkĩo ndakũhũrĩra nĩgetha ũndeithĩrĩrie ũnjĩre kana nĩ thimũ ngũcokia nduka-inĩ kana nĩ harĩ kaũndũ ingĩhota gũthondeka ndĩ nyũmba nĩgetha ĩhote kũnyita intaneti wega.

Aya nĩ ambunge a Kenya na marũgamĩte nja wa nyũmba ya mbunge. Andũ aya makoragwo macagũrĩtwo kuma icigo ngũrani cia Kenya, na oho nĩ kũrĩ ambunge agũthukio. Wira wa ambunge ũrĩa mũnene nĩ gũthondeka mawatho na mĩtaratara ĩrĩa ĩhũthĩkaga bũrũrinĩ, no o watho wathondekwo no ngĩnya mũnene wa bũrũri awĩtĩkĩre nĩgetha ũtuĩke wa kũhũthĩka. Ningĩ a mbunge aya na mũno mũno aya a gũcagũrwo nĩ andũ rĩ, nĩ makoragwo na wĩra wa gĩtwarithia ũthii wa nambere kwao.

Nĩnyendete ũkĩ, na nĩndĩũhũthagĩra maita maingĩ, wambere ũrĩa njĩkaga nĩ atĩ nĩtherũkagia maĩ, ngatukania na tangauthi, magacoka mahorahora ngatukania na ũkĩ na ndimũ, tũkanyua niĩ na ciana nĩgetha tũkagirĩrĩria homa, ũndũ ũngĩ hũthagĩra ũkĩ naguo, nĩkũhaka mũgate-inĩ, handũ ha gũtũmĩra, rĩngĩ kĩndũ ta blueband, na hĩndĩ ĩrĩa ndĩna ũkĩ mũingĩ-rĩ, nĩndĩũhũthagĩra handũ ha cukari ngathondeka naguo keki.

Rita rĩakwa rĩambere kũrĩma mbrokori-rĩ, ndagũrire mĩmera thoko na ũrĩa wanyendeirie nĩwe wandarĩirie ũrĩa ngũmĩrĩma tondũ ndiamĩũĩ ona hanini. Ngĩũka mũciĩ ngĩmĩhanda ũrĩa andarĩirie, ngĩkĩra thumu, ngĩitĩrĩria maĩ, ĩgĩciara na ĩkĩgĩa ĩ nyingĩ mũno no ndioĩ kũmĩruga kũoguo ndathire itanetinĩ ngĩetherera mĩrugĩre ngĩnya ngĩona ũndũ ingĩahotire gwĩka. Ngĩruga no ciana ciakwa nĩ ciaregire kũmĩrĩa.

Ngamĩra kaingĩ irĩithagio mwena wa rũgongo rwa irathĩro rwa Kenya na arĩithi makoragwo marĩ a ndũrĩrĩ cia cumarĩ na borana, kũrĩa ngamĩra ikoragwo nĩ kũndũ kũmũ kũndũ gũtangĩrĩmĩka irio na kaingĩ nĩcio iheanaga iria na nyama, ningĩ nĩ kwĩrĩkanaga atĩ iria rĩa ngamĩra nĩrĩkoragwo rĩna hinya mũingĩ na rĩgakorwo rĩ rĩega mũno he mwĩrĩ kwoguo nĩrĩendagia na thogora wa igũru kũrĩ nginya iria rĩa ng'ombe kana mbũri.

Aya nĩ atongoria a mbunge ya kauntĩ ya Nyandarua. Mbunge ya kauntĩ ĩkoragwo na gavana na mũnini wake na makanjũra arĩa macagũrĩtwo kuma o wodi, o wodi na arĩa angĩ nyingĩ makoragwo marĩa a gũthukio. Na nĩ kũrĩ nyingĩ aruti a wĩra ta cibika na mũnini wake. Rĩu rĩ, andũ aya mokĩte gũkũ ũmũthĩ tondũ nĩ mũthenya wa mahoya wa kũiga kauntĩ ĩno ya Nyandarua mbere ya Ngai.

Hĩndĩ ĩrĩa tũrakũngũĩra maambura ma bata rĩ, tuge rĩngĩ gũciarwo gwakwa, kana kwa mũthuri wakwa, kana gwa ciana, ũrĩa twĩkaga nĩ atĩ njethaga mũndũ akaruga keki, naniĩ ngacoka ngaruga indo ici ingĩ, irio ici cia kawaida, tũgeta andũ magoka tũgakenanĩra hamwe, hĩndĩ ya gũkũngũĩra maambura ma ũhiki witũrĩ, hĩndĩ ĩyo tũthiyaga mũkawa twĩ ta bamĩrĩ tũkaria na tũgakenanĩra, namo mathikorĩ kaingĩ tũtiendaga gũkũngũĩra mathiko tondũ ũkoragwo ũri ũndũ wa kĩeha, kogwo mũthenya ũcio gũtirĩ ũndũ twĩkaga.

Guitũ tene nĩ kũrarĩ na mũtaratara wa kũrehera andũ maaĩ ma kũrĩma mĩgũnda-inĩ yao. Maaĩ maya maumaga rũĩ rwa thagana, magakuo na mĩbaibũ na magakinya nginya mũgũnda, makahingũrĩrwo mũberethi-inĩ. No nĩ gwacokire gũgĩthiĩ, mũbango ũyũ wothe ũgĩthira. Rĩu ũrĩa niĩ ndĩrona thirikari ĩngĩka rĩ, nĩ gũcoka ĩngĩcoka ĩthondeke korwo nĩ mĩbaibũ ĩyo tondũ nĩ yathũkire, na ningĩ andũ arĩa mateeĩkĩrĩirwo maaĩ meekĩrĩrwo nĩgetha ũrĩmi wa maaĩ waambĩrĩirie kũgacĩra rĩngĩ.

Thikũ ici nĩ kũraura mũno tũndo tũrĩ kĩmera kia mbura nene, na kaingĩ hĩndĩrĩa kũraura thitima nĩ ciũraga, na nginya ona intaneti ĩkarega kũingĩra ona hanini, koguo motungata marĩa maraheanwo nĩ thirikari rĩ, rĩmwe andũ matirahota kũmakinyĩra, ũrĩa thirikari ĩngĩgeria gwikarĩ, nĩ gũthondeka ĩngethondeka mitambo ĩyo akoro nĩta fibre matigĩrĩre atĩ ĩna hinya atĩ ona kwaura kana ona thitima ciora, mũndũ no arahota kũingĩra na ageka ũrĩa arenda mitambo-inĩ yao.

Ũndũ ũrĩa ndĩriragĩria mũno na nonyende wĩkwo kũhetũkĩra itaneti-rĩ, nĩ gĩthomo gĩa primary na gĩa thekondarĩ ingĩenda kianjie kũheanwo mĩtambo-inĩ nĩgetha mũndũ ũkũhota na ũkwĩendera, akorwo ndekwenda ciana ciake ithiĩ cukuru-rĩ, ithomagĩre mũciĩ. Tarĩu ciakwa no ngene mũno ingĩtigaga gũkiraga teeene igathiĩ thitĩnji tene, ikarũgama heho-inĩ, magathiĩ cukuru ningĩ hwainĩ mangĩgacoka nĩgũtukire magakorwo manogete. Ũndũ ũyũ ũngĩheanwo na itaneti-rĩ, nĩndĩrona ta aciari aingĩ mangĩkorwo mateithĩkĩte na arutwo magateithĩkĩra oho, na rĩngĩ ona bithi no inyihanyihe.

Kĩrĩa thirikari ĩkĩte rĩ, nĩ atĩ nĩ ĩhũthahũthĩtie maũndũ magũthiĩ gwetha maũtungata, tondũ eCitizen nĩ ĩteithagia wathiĩ Huduma Center nĩ ũteithĩkaga kwoguo, hau nĩ ĩteithagia gũthara mathaa. No tũtingiuga kũrĩ handũ thirikari ĩteithĩtie andũ kũgĩa na ũhoti wa kũhingia mabataro mao. Tondũ o na thikũ ici nĩ ta hĩndĩ mũandũ magĩte goro kwoguo o na nĩ ta hĩndĩ andũ marahinyĩrĩrĩka mũno kũrĩ ũrĩa harĩ hau kabere.

Hĩndĩ ĩria ndĩrenda gũkĩnyĩra rũrenda rwa kũũngania magoti rwa Kenya-rĩ, hũthagĩra macini yakwa kana ona thimũ, ngaingĩra E-citizen ngarora kwa KRA kũu nĩkuo ũtungata ũcio ũkoragwo, tene nĩndathiyaga ngetha macini ya kũrĩhĩra no hĩndĩ ĩyo nĩrĩrĩa itoĩ kwĩihũrĩrĩa maũndũ, kogwo ndathiaga nĩgetha akorwo nĩ ta cyber ũcio wĩho niwe ũkũndeithĩrĩria kwĩihoria maũndũ moothe, no kuuma ndamenya, rĩu nditindaga ngĩrĩhĩra.

Mũtaratara wa eCitizen rĩ, nĩ guo ũthondeketwo nĩ thirikari wĩ wa gũteithia andũ gũkinyĩra nenda cia ndinjito na njĩra ya wũiganania. Na mũtaratara ũcio ũkoragwo na maũndũ mothe megiĩ maũtungata ma thirikari, kana nĩ SHA, kana nĩ NSSF kana nĩ gwetha pasipoti, kana nĩ gwetha marũa ma good conduct, kana nĩ marũa ma gũtwarithia ngari, maũndũ maya mothe na mangĩ maingĩ nĩ makoragwo ho. Ningĩ o kaũntĩ o kaũntĩ nĩ ĩkoragwo na rũrenda rwayo kwoguo mũndũ ũngĩenda gũtwĩria ũndũ ũgiĩ kaũntĩ yake rĩ, nĩ kuo athiaga akahingũra.

Nenda cia thirikari ĩ, niĩ ndionaga kaĩ irĩ na ũhoti wa kũgitĩra ũhoro wakwa, wambere tondũ nĩ maita maingĩ ndanageria kũingĩra, rũrenda - inĩ ngaremwo rĩngĩ mĩtambo ĩgakorwo ĩrĩthĩ, kogwo nĩnjuĩ ndĩkoragwo ĩthondeketwo na njĩra ĩgwete, wa kerĩ nĩatĩ nĩtũigũaga ng'ano, waikaikara ũkaigwa kũrĩ andũ maraingĩrĩte kwa pasport matarĩ rũtha, ningĩ waikaikara rĩngĩ ũkaigwa rũrenda rwaa, maũndũ megiĩ igoti kũrĩ mũndũ ningĩ ũraingĩrĩte ngina akarũta mbeca kũo, kogwo nĩtũkoragwo tũkĩmenya gũtirĩ na ũgitĩri ũcio mũnene.

Njĩra cia kũriha kũhũthira thimũ rĩ nĩiteithagia mũno hĩndĩ ĩrĩa mũndũ aragũra kĩndũ kuma nja ya bũrũri wa Kenya, tondũ wĩna appu ta Mpesa Global, kana wĩna appu cia bengi thimũ-inĩ yaku, mũndũ nĩahotaga kũgũra kĩndũ ũrĩ oharia ũri na gĩgagũkinyĩra thutha wa ihinda rĩigana ũna. Ningĩ nĩ kũrĩ acaũnti ingĩ mũndũ ahingũraga na imĩrũ, na ngina onayo nĩĩhũthagĩra thimũ ũkagũra kĩrĩa ũkwendaga, na marĩhi maya mathiaga ihenya koguo ndirona ta harĩ ũndũ ũngĩkwo nĩgetha matuĩke ma naihenya gũkĩra ũrĩa marĩ. Ũrĩa tũngĩgeria gwĩka nĩ atĩ kĩndũ kĩu wagura-rĩ, gĩkahiũha gĩtigage gũikara thikũ nyingĩ kana wiki nyingĩ kana ona mĩeri kĩngĩgagũkinyĩra.

Maũndũ makwa kĩũmbe rĩ, hĩndĩ ĩrĩa ndĩrahũthĩra maũtungata ma thirikari kũhĩtũkira intaneti rĩ, kĩrĩa kingĩmagitĩra nĩ password kana PIN ĩrĩa mũndũ etagio, ĩgakorwo no we wiki ũmĩũĩ. No kũngĩkorwo na mũndũ ũĩ kũhĩtũka hau rĩ, na ahote kũingĩra rĩ, ndikuona ta harĩ ũgitĩri mũnene ũkoragwo ho, tondũ rĩmwe o na nĩ tũiguaga mĩtambo ya thirikari nĩ ĩraingĩrĩtwo na andũ matarĩ na rũtha. Kwoguo ndionaga ta kũrĩ ũgitĩri ũcio mũnene.

Mũtaratara wa eCitizen rĩ, nĩ ũthondeketwo ũndũ ũngĩhota gũtungata nginya andũ mena mawathe ta ma kũona kana kũigwa. O nĩ mahotaga kũhingũra na makeandĩkithia nĩgetha makahota kũamũkĩra maũtungata ta andũ aya angĩ. Ũndũ ũyũ nĩ ũmateithagia tondũ matiratigwo na thutha kana makahĩtũkwo nĩ mahinda. Kwoguo, o ũrĩa andũ matarĩ na mawathe marahota kũhũthĩra eCitizen rĩ, o na mũndũ wĩna mawathe no arahota kumĩhũthĩra.

Mũtaratara wa Mzizi Engage ũthondeketwo ũrĩ wa kũgacĩrithia ũkinyanĩria gatagatĩ ga cukuru, na aciari na arutwo. Mũnomũno nĩ ũteithagia aciari makahotaga kũrora, makamenya rĩngĩ nĩ maũndũ marĩkũ na marĩkũ mekagwo cukuru, kana nĩ gũthakagwo mĩbira kana nĩ gũteng'eragwo, kana nĩ gũthiagwo drama, kana nĩ mathiaga macindano ma nyĩmbo, maũndũ macio mothe. Ningĩ mũciari nĩahotaga kũrora akamenya mwana wake ũrĩa areka kĩmathomo.

Mbathi iria nyendete mũno hĩndĩ ĩrĩa ndĩtathiĩ thabarĩ ndaihu rĩ nĩ cia kambuni ya March Poa kuma Nairobi gũthiĩ Mombatha na gũcoka, mbathi ici ndĩciendete tondũ wa mbere kũmbuka gĩtĩ nĩ ũndũ ũhotaga gwĩka na ihenya ningĩ nĩ ikoragwo irĩ theru mũno na itĩ cia cio nĩ nene kwoguo mũndũ ndathiaga ũgakorwo arĩ mũnogu mũno, ningĩ mbathi ici iticeragĩrwo, yauga nĩ thaa igĩrĩ ĩkuma nĩrĩo yumaga, ũndũ ũngĩ nĩ atĩ hĩndĩ ĩrĩa twakinya Mũtitũ wa Ndei rĩ kũrĩa mbathi ici irũgamaga nĩ kũndũ gũtheru mũno kwoguo nĩ nyonaga nginya ta makoragwo na bata naaa andũ arĩa makuĩte.

Kũrima na maaĩ rĩ, niĩ no njuge nĩ kũndeithĩtie mũnomũno gwakwa, tondũ gwitũ nĩ kũrĩ hĩndĩ kwaraga mũno, irio ikaũra kana o na ciagethwo igakorwo irĩ tũnini mũno. No gwakwa kuuma ndaambia kũhũra maaĩ na nduthi rĩ, ndirĩ ndaaga mbembe na nĩ hotaga kũrĩma indo ingĩ. Nĩ nĩmaga nyanya, ngarĩma mboga, thũkũma gwakwa itiagaga, itũngũrũ, na indo icio o na nĩ kũrĩ hĩndĩ ciingĩhaga nginya ngahota kwendia. Kwoguo no njuge nama nama maaĩ nĩ mandeithĩtie kũongerera magetha.

Mũgũri angĩhũrĩra thimũ kũria ũhoro wa oba njeru rĩ, na rĩngĩ akorwo ndoĩ kana nĩ ĩkũmũteithiarĩ, ũrĩa ingĩka nĩ atĩ ingĩamba mdĩmũtarĩrie oba ĩyo ĩnakĩĩ na kĩĩ na kĩĩ na ndĩmwĩre nĩkĩĩ ĩtarĩ na ndĩmwĩre ĩrarĩhia atĩa na ĩgũikara ihinda rĩigana atĩa njoke ndĩmũrie mabata make nĩ marĩkũ, nĩgetha twarorania mabata make na kĩrĩa oba ĩno ĩraheanarĩ, tũmenye kana nĩ ĩkũmũteithia kana ndĩkũmũteithia. Nĩgetha angĩkorwo nĩ ekũgũra, agũre kĩndũ gĩkũmũteithia.

Mũhũthĩri wa thimũ angĩriganĩrwo PIN yake na akorwo ndarĩ na PUK rĩ, ũrĩa ingĩmwĩra nĩ atĩ, ethe thimũ ĩngĩ ekĩre star igana rĩmwe star, inyanya hash i, ekĩra ĩyo rĩ, ningĩ acoke ekĩre namba yake ya thimũ ĩrĩa areethera PUK. A rĩkia ũguo ekĩre namba yake ya kĩbandĩ na a rĩkia maũndũ macio matatũ rĩ, nĩ agũtũmĩrwo nĩ agũtũmĩrwo ndũmĩrĩri aheo PUK yake.

Maũritu marĩa magomagĩra aruti a wĩra a MPESA gwitũ rĩ, wa mbere nĩ atĩ, nĩ kũrĩ andũ aingĩ akũrũ, na kaingĩ andũ akũrũ nĩ makoragwo ti athomu kana magakorwo matirona wega. Kwoguo, mũndũ okaga na thimũ yake agakũnengera ũkamwĩkĩra maũndũ mothe. Akorwo nĩ mbeca arenda gwĩkĩra, akorwo mbeca nĩ kũruta araruta, we nĩ we ũkũmwĩkĩra maũndũ mothe. Ũndũ ũngĩ nĩ atĩ no macemanagia na andũ rĩngĩ mamaaragĩria ũru, kana makamaruma, kana makamaarĩria na matharaũ.

Ingĩtũma mbeca kũgerera Safaricom kũri namba njũrũ rĩ, ũrĩa ingĩka nĩ atĩ naihenya naihenya ingĩkobia message ĩyo, ndĩmĩtũme kũrĩ inya ithano ithathatũ, na naihenya ningĩ njeterere maanjokerie macokio ma kuuga nĩ manyita ndũmĩrĩri yakwa na nĩ makũrora ũrĩa makũhota gũĩka thiĩniĩ wa mathaa merĩ. Rĩu mathaa maya merĩ rĩ ingĩkorwo ngĩeterera mbeca ciakwa. Kũngĩaga ũguo, nĩ Safaricom ingũhũrĩra nĩgetha manjĩre nĩ atĩa ngwĩka.

Mũgũrĩ angĩtũma mbeca kũrĩ namba njũru-rĩ, angĩkorwo atũmĩra mũndũ kĩũmbe ũrĩa tũngĩka nĩatĩ ingĩmwĩra oe ndũmĩrĩrĩ ĩo atũmĩrwo amĩtũme kũrĩ namba inya ithano ithathatũ na atigĩrĩre niacokerio ndũmĩrĩri ya kuuga nĩmanyita ũguo auga na nĩmekũmwĩra ũrĩa gũgũthiĩ thĩiniĩ wa mathaa merĩ. Angĩkorũo egũtũmĩte na lipa na M-pesa rĩ, ũngĩhũrĩra cabarikomu na namba igana rĩmwe kana magana merĩ wetere ũrĩa megũkwĩra. Nĩngĩ angĩkorwo nĩ harĩ na nduka ya cabarikomu hakuhĩ na ithuĩ-rĩ, ĩo nĩo ĩngĩkorũo arĩ hũthũ gũthiĩ gũetha ũteithio.

Ingĩgeria kũingĩra bengi yakwa na ngore atĩ ndirahota o na thutha wa kũgeria maita maingĩ rĩ, ũrĩa ingĩka, ta rĩu o korwo nĩ app ya thimũ ngũhũthagĩra, ingĩthiĩ intaneti-inĩ, njethe namba ĩrĩa andũ mahũthagĩra hĩndĩ ĩria maraetha ũteithio bengi-inĩ ĩyo, hũre. Ndĩmataarĩrie wega nĩ atĩa ngũgeragia gwĩka na nĩ ndaremwo. Rĩu nĩ o mangĩnjĩra kana nĩ mĩtambo ĩna thĩna na rĩngĩ mahe ũteithio manjĩre nĩ atĩa na atĩa ngwĩka nĩgetha hote kũingĩra bengi.

Mũndũ angĩtũma mbeca thimũ-inĩ yakwa kĩmahĩtia rĩ, ũrĩa ingĩĩka nĩ atĩ ingĩamba njeterere ndagĩka cigana ũna, tondũ kaingĩ mũndũ atũma mbeca nĩ amenyaga nĩ ahĩtia, na rĩngĩ akageria we mwene gũcicokia. Kwoguo ingĩeterera agerie gũcokia, tondũ ingĩĩka ũguo rĩ, gũtirĩ mbeca irengagwo. No ingĩona nĩ aikara angĩkanjũria rĩ, no ngerie rĩngĩ kũmũhũrĩra thimũ kana kũmũandĩkĩra ndũmĩrĩri ndĩmũrie, na, ndamenya biũbiũ nĩ kũhĩtia ahĩtirie rĩ, angĩkorwo ndakũhota we mwene kũcicokia no ngĩkĩmũtũmĩre na irengwo iria ikũrengwo.